en imaan iih, ko ole mising itondo oliyeet nebo tuguk chebo mbaar en ndonyo, waleet ab emet iih neuu kemeut anan komaraneet iih, kongeme minutik iiih ak kobaar chechang mising ak kogochi kotutuginitun en ndonyo, en betuut agetugul iih ko ngoutigin tuguk en ndonyo, kosiir mageet nemiten, kolonyi mising olyeet nebo tuguchu, yelole asisita mising omomii beek chenyoru minutik iih ko tutuginitun mising kesutik chekenyoru en imbaar, ni kogochin temiik kolaany olyeet en ndonyo.

Chamgei mising anendet koal television en kambuni ngwang en betushek chekosirto kitelevision Nebo amtec netinye stasionishek chechik chebwanen television television in ko kibo elibu Taman ak agenge ako konyo eriolit nyin kikakotareton mising en wikit agenge ako kiabaebainchi baishet nyin kingokabaishenbwikit kokitwa lakwet sikobit sikoyei ibaru ngandan komie akomeamei screnit kasome ale omwawon oleimuch awekta asikendewan screnit age anan kewalwan anyor age agemwaieon chenyalu aliban

Yoon kakikwai chito koek kandoindet ih komiten chichi bik chechang ak ng'alek chechang kandoinatet ih ko kit ne nemii barak missing ako ngieku kandoindet ih ko makoi ko bikukuk inyegen ih ago kaibunchi emet komugul kandoik keibchin ng'alek cheterchin ih ak kaimutik checbebo bik ak rabisiek chesame bik ih ak nyasutik chekabit ih ak chersset ak ng'alalet nemoche kokochi bik yeek chito kandoited ih , kobwanchi bik chechang Ako en Kila betut ih konyoru chito kokany bik amun mache kekasyi

kurenik iih ko biik chekigitochi kaineet negergee, kainaichu kogochin kotuyo bichu mising ngot koit kotoo kouu yoon tilyeet, en betushek chechang iih kenyoru kurenik cheterter chin iih ko kigonoyo mising iih ak kokweryr boishonik cheterter chin iih en kibagenge, biuchu kenyoru kotinye otebeet nenegit kogergee ak kotinye orenywan inegeeen elekweritoo sobeet, kogoteywaan koteer ak nebo biik alak amuun kigonai ak icheget bichu mising iih ago mi koriik chebo kigoigochi kotoo lugait neteer neimuch kongalal amuun gee

anendet iih ko kwokwerii komyee boishonik kyuuk iih ago koariib tuguk kyook en oret nenyolunot, anendet iih koachito nechome mising boishonik iih ago kianeet kee boishonik cheterter chin ak oleimuch kekwerito ak kiit agetugul negimoche chito asigosuldaen boishonik chu, kigogonon anai ngot koit anaita boisheet nyuun ngot kigoit acham mising boishet nyuun, yekwerii chito boishet kochome kotoreti kogeer kole kayaak boisheet en oreet nenyunmyum iih ago mobirtookse mising chito neyoe boishonik amuun boiboinchin mising.

Ngesub koterterchin alioshek chebo baishet Nebo simoit en oratinwek cheterterchin en betushek chechang kenyoru kokalany aliet Nebo kebaishen simoit yekenakta anan kotestai koistaegei lainda Nebo kadit nebo simoit Ni koamun en ematunwek cheterterchin ko kikende kiwato akokikepchei yesir Chito kiwato agowa olemiten kandoinatet neter ko kila kandoinatet kotinye ngatutik chik chebo chepkondok cheyache en baishet Nebo kadit ab simoit

yeanai ole kalibaan chepkondook konyiil oeng en elekokolishen, ko nyumnyum iwekwoon chepkondook, ngot koboishen libaneet nebo simoit iih, ko nyumnyum agot mising iih amuun yegiboishen simoit kelibanen chepkondook iih komiten logoiweek chengetu en simoit iih cheiboru kole kagilibaan chepkondook chekile kobuun chi neuu ni ak kouu ni ago ngoo negeyokchi chepkondook chu, imuch kegetyi gee logoiweek chemii simeet ago kogoborchi chito netelelchin chepkondook iih, ko agoi koweek leet iih ak kosuub ngit kogagigonoi kiit agenge ak alibaan konyil oeng.

ngot ko kiichigil komyee konyolu kogigeer aginai ile onyitun mising ngaleek iih anan ko ngalalet iih en kasarta nemiten igorta negeboiboinchi, ni ko amuun igorta netinye boiboiyeet iih koibe biik kasarta kongalal mising ak koamegee emosto, boiboiyeet iih kobo komonuut mising iih ago yeboiboi biik iih komuchi konoyo agoamegee logooi iih ak kochongoitu ngaleek mising, kigoboishen biik igorweek chebo boiboiyeet iih amuun motobitu boroindo kengalal betushek alak iih amuun kigochanga baoishonik.

Igorwek cheu katunishet koikorwek chebwanen ak baibaiyet mising inyorchigei Chito kwondo anan ko bayat kokonu baibaiyet mising manyun nyum en chi agetugul konyor chamanet amun kigeger Komi bik chechan chekikomakingei konyor Chito neimuche kocham akonaiyo akotun akoek bik agenge yenyor Chito gegere kokaberuret kobun kamuktaendet akoribe bik baraindo kobaibaenchi Chichi amun kikolanda Chichi Kowa sabet neter ako kagoik sikindet kebaebaenjin amun kitache

en iman iih, otinye wolutyeet nebo kaimet negigobuun kweryeet nebo boishonik chebo karishek en Nairobi amun Nairobi koo mising iih ago channg misiing karishek chenomu Nairobi, kigonaam serkali koboishe koitet nebo euut ak sereet nebo kartasishek iih kogeer kole kesuldaee koitet nebo karishek chu agonai kiit agetugul netesetai, inyorchigee chito koimutyeet iih kenyoru kouii ak koiben betushek chechang ketoret iih amuun kecheeng olyet nenyin koibe betushek, imuch keiit karishek tugul iih ak kinde muswoknotet asigekweri komyee.

Kikoyumnyumit mising eng chito nemeche koyai tuiyet eng Uhuru park. Serikalit nepo county nekwerie boishoni akonytolu kotinye chito tuiyet . Yekakeker kouni kekochin chito permit

Logoiwek chepo nguno koporu kole kokoet mising sasishet eng emet akomi tuguk cheimuch keyai asikeyop ng'alechu, sosishet ko kikobun mising muguleldo neya. Biik chechang ko kikonam kososis ako matinye amune neimuch komwa asikoyai kounoto. Biik alak ko kikososis amu terchuinoshek chetinye ak biik alak ako kinyoru biik chemi barak chetinye kamuket ko kikosas biik chemi ng'uny. Biik alak kososishe amu kikisas eng let akomoche koyakta.

En emet nebo Kenya ko kikotestai mising kanyalilet nebo lagok ,lagok alak kinyolili sigik kwak alak kinyolili en euklne chebo chetupcho alak kinyolili en eunek kab chebo choronok chwak ak bik chetuitos en sang lagok ko bik chemengech chemoimuchegei akongolu kecham akeyoret bik chomotinge mugulelwonik chemyach ko kikoib boroindo konyalil lagok mising kanyalilani ko imuch kobun chito,,,Alan ko birishet

Kokonyumnyumit mising eng betushechu kosir kosirgei chito eng muswoknotet nepo E-citizen asikomuch konyor boishonik chepo serikali akotoretgei eng tuguk chemenkech cheiimi. Yemoche kosirgei chito eng E-citizen konyolu kotinye lainda nepo simet. Siretapkei eng E-citizen komeche namba chepo chito asikeyokchi logoiwek chenyolu konai. Kit ake nekimoche chichi ko namba nepo kitambulisho. Chitugul kotinye namba nenyi nepo kitambulisho akotoreti kopor kole ng'o ng'o. Nyolu kora kochop chito namba nepo ung'ot.

Po komonut mising kong'alal biik eng kokwatunwek. Ng'alalet kopo komonut mising eng kotuiyo biik ak koker kole kapchei biik kabwatutik. Asikobit kosulda sobet komye konyolu kotoretgei biik akonoisechigei akopo tuguk cheterterchin chebune akocheng ortinwek cheimuch kolong'unegei. Moimukoksei boishonichu komomi ng'alalet. Ng'alalet kora kotoreti kochul ng'alek chekamasta. Kimwa nandiindet kole momi kiy nemaking'ololchin ako kitinye kayanet kele nkomasta kiy aketugul koimuch keng'alal...

En Iman ko UI mising kochergei chito ak roriot yon ngololi ak chiro ok roriot ko kit nebunu boiboyet mising Alan ko ki nekamil chito choronok ko bik chokoshindos mising ako atkan tugul tos ko ngolole tuguk chemile bik mising kigonam choronok kotesi milet ngalalenywan asi yeiburtos koimuch kobaibaitkey icheket kobun ngalalet choronok kora ko ngololen boishonik chekisirto chekiboibonji Alan ko chekimilebik nyumnyum mising kerori yon ngolole chito ak choronok

Huduma center ne negit ak ane ko huduma center nebo kapsabet huduma center in ko mi kapsabet taon boishechin bik chemi county nebo Nandi imuch konyo chito nebunu koret age tugul akonyor toretet amun mogigertoi en chi huduma center ni ko tinyo boishonik chechang mising ago kigotoreton anyumnyum boishonik chuk yekorobet kitambulisho awendi huduma center abateb nelel ako mobegu betushek tamanu amanyoru ake chany boishonik cheterchin en huduma center

Eeeh ongen mising tetutiet nebo huduma center mashinani kironyoru akot baroindo nebo aek kiboityeot nebo sereikali en keleta boishet nebo huduma center mashinani boishoni ko iyogu sereikali bik chebendote en kokwotunwek cheterterchin ako itorchin gei boishet agenge ngab kobwa chebendi kosirote bik chemotinye kitambulisho ako ngab kobwa chokoito boishonik cheteren beonen bik chu akonyo konet bik korong ako komonut boishet neyoe imuch konyor bik boishet Alan ketinji oliet

Eng imaan ii ko baratet nebo Kenya kotomah koek waleet eng Kenya anan ko eng kokwaktinweek ngisuup missing bolatet neuu kenya inyoruu kandoik kotere ako ngalaleen tuguuk che malituu ako chematinyei kamanuut kikonam koistaegei kandoik tuguuk chebo kamanuut ako chekiinde boisiet ii ako che nyaluu kotereen akonam komakyigei tuguuk che kerei konyeek chebo biik che indojiin nyaluu keger ngoong kandoik chuu asikoib lewenisiet konyoo.

Eng wikit akenge nekisirto ko kirek mising alyet nepo amitwokik chepo kiakik kiikochi kochang'a cheko mising ako mokiimegei baet nepo kiptoinik ni ko amu kikes biik bandek. Mopek chepo bandek ko kikoek amitwokik chekororon mising ako mondoe biik mising yekakesis. Chito netinye mbaret neo neu eka taman komuchi kokes mopek cheimuch keteshi suswot kitikin akoam tuga tamanu akoi ipkekesis kora. Yetinye chito mopek konyolu kocheng kityo chumbik akocheng morong'iot kitikin anan ko suswot nepo ng'uny.

Gava express ko baishet Nebo soet nebaishen muswaknatet netareti Koger Kole kaitui bik logoiwek ak Baishonik chebo serikali en oret Nebo muswaknatet baishenyin konekit kogergeit ak Nebo e citizen ngatinye gei ak Baishonik cheyechen chetinye serikali chumuktai kindoi soyet Nebo gava express ako chi agetugul netinye maket Nebo konyor koimuchi koyat account akochut akotaret kosuldechi gei baishet agetugul chemakingei inendet

Yasuldaen boisiet nebo temisiet ko kianai ii agobo kamanut eng temindet age tugul konai kole imuuch kobiit ngemisiet eng mungaret betut age tugul ii ako kosupkei ak notoog konyaluu koratgei chitoo koityi yotoog nyaluu koger chito kole kakonyoor chepkondet eng tabaan neimuuch kobaisheen kongethen mungaret ye katuyaa ak ngemisiet ngemisiet che uu chorset ii anan ko butisiet ako at kaan tugul ye kaag ko magatiin chepkondook che chaang asikobiit koweek chitoo mungaret.

Eng ngunoo ko Mii barak missing aliet ii nebo minutiik eng siroo eng betusiek chekokosirto ko kokokaitotit missing ngaap kokoyeet roptaa ko minutik komakyigei assista kora asikobiit koyeet komyei akonde logoek anan koyaam keges ko ngonam kotungeen missing ko maekitiun minutiik eng chakyineet eng mbar ii ako kokowachii kotutukinituun missing tuguuk che kotutukinituun missing akooot ko ngweek chebo kipkaa oyee mamii sakeek siroo ngweek che uu soseek ii ko kokongoringekituun missing ii.

Eng tuyosiek ii ko kochaam koyumekei biik eng tuteen tuteen ii asiko ngalal eng Yuu kochengei chitoo choronok kyiik ak biik che kashindos ak biik che machei kole konayaa nyaluu kocheeng chitoo choronok kyiik amuun makoi inamdagei biik che mengeen ama mamii emasto ne otinyei gei ye kituye ak choronok ii ko chaang missing tuguuk che nyaluu kengalalen ak kenyoruu komii boisionik che keyae en kibagengei che kikimetochii kweeny che nyaluu keger kele kakitesentai ole imuuch kogoon kesutik .

Koatemindet ii komii amunei che chaang ii chekonan akool muchelek missing ngunoon kosiir betusiek chebo let muchelek ii ko minutik chemachei beek eng changindo ako kikorobaan missing eng betusiek che kikosirto maranii emeet missing ii ako ole amiten ko keel ngaap korobaan IP kobeek kenyiit ako inyoruu kokamaran betusiek tuguul kikonyunyumiit en kolset nebo muchelek kikolaany aliet nebo muchelek en siroo nguno akocheraan kora akool minutiet nii.

Chaang missing tuguuk cheimuuch keger ii asikenai kele teta nekakilewen koriik teta nemache kirkit ii koba chego tanyaat ye rie teta ko chego cheimangu kosupkei kesuat nebo kirgit nekikarien imuuch kebaisheen battery kenai kirkit neimuuch kogas chego kirgit netinye battery ne oo ko ngoriet teta kochangaitii chego missing nyaluu kora kogoi kirgit missing ii asikobunjii chego kirgit ne goi kogochiin murunguit nebo teta kogoit ii akochangaitu chego.

Oret nemi barak en keboishen en kelil ak kesutik ko muswong notet kemoche konai chito oleimuch kolildo boishetnobo temishet kobendi muswongnotet koborunetchebo temishet chenyolunot keger tuguchu muswongnotet konam koweg akoteben ngweny akotebengei tos temishet neasundoigei arutik chebo ngalek chemi muswongnotet momi betut nigikomwa lembech ako kinyoru inai Ile betot ngomnotet

Bo kamanut missing ii lileet nebo itondo nebo emet nebo barak eng koger kole kakiknyor ngomnatet neimuuch kekwerien temisiet ak ki nyumnyumen sabeet itondo nebo barak koimuuch kobuun roptaa anan ko assita manayaluu koluul assita ne ngwaan missing ii akoluu eng betusiek che chaang ako ye yaak kouni ko mwaat kele kakongemaak itondo nebo emet roptaa ko notoon nekemakyinigei ako machei temiik roptaa betusiek asikosuldaen temisiet ye kiliel ak kenai koimuuch kepchapchikei bosiet nebo temisiet komyei.

Eeeh kimokchinigei mising temik bgalek chenomegei ak itondo nebo emet nebo barak kasari ko kasarta nebo kolset ago acheget kogole bandek bitet neboi bandek komoche ropta mising sigopit kotoret matkowas cheminei bandek akopityo keswek tugul en kibagengei ropta Kobo komonut kogole komomi ropta ko imuch komong agenge ange agoiyo kimokchinigei mising temik mising ko anendet kenai akopo kit agotugul akopo itondo park sigepangan gei kotomo

Biasiik missing ii ako at kaan tugul ye kabaluu ko tomah kotar mageet nebo aliik market nebo aliik ko Mii barak missing ii ako ngeriik missing biasiik chekekesei ak keib kosiir chemachei sireet temisiet nebo biasiik ii kotinyei kewelutiik che chaang ii amuun biasiik ko mamache koristoi ye tuyaa sokoot ak baraf konetnetaksaei missing ye kibatii biasiat ii komachei kercheek che chaang ako ripset nyiin kouu nyanyat kigochii temiik koistaegei boisioni.

Kiabaluu biasiik ii missing ako at kaan tugul ye kabaluu ko tomah kotaar market nebo aliik mageet nebo aliik komii barak missing ako ngeriing missing biasiik chekekese ake koba siroo kosiir chemachei sireet temisiet nebo biasiik ii ko tinyei kewelutiik che chaang ii amuun biasiik ii komamachei koristo yetuyaa sogoot ak barafuu konenetaksei missing ye kii batii biasiat ii komache kercheek che chaang ako ripset nyiin kouu nyanyaat kikogochii temiik che chaang ii koistaegei kabatisyeet Ani .

en yu ogere baeet nebo nego, boishoni kobo komonuut mising ih en bororyet, nego ko kigowo barak mising olyeet en ndonyo ago kechiryeet nemingin iih komoregunen eleifu loo, yebai chito kechirek chechang iih mising ko chebo kesweek chemii barak cheuu ni, ko egitun haraka ago yealda konyoru chepkondokk chechang, muito nebo kechiryet iih kotinye olyeet nemii barak en zero, imuch kegees kororik ak keib koraa koba ndonyo ibkealda, ilongu sobeet kechiryeet.

Chuu ko mayaik nyumnyum missing konoret ii nebo mayaik kotomah kegonor mayaik ii konyaluu kebanganjii uyaan ole menaktatii amuun ngoot tuigei koyeitos mayaik ii komachei ripset nebo barak ii ako ye kakebangaan ii kindoi ole Karan ole maimuuch ketyeech.